Kaingĩ na kaingĩ nĩ ũkoraga andũ makĩhũthĩra irio cia mĩmera, tondũ kaingĩ maũndũ marĩa matũrigicĩirie, okorwo nĩ, okorwo nĩ mahiũ arĩa andũ marĩithagia, andũ nĩ matuĩkire a gũcirera na njĩra ya gũcihe ndawa, nĩgetha matuĩke a kũhanyũkia, atuĩke a kũhanyũkia ng'ombe ĩyo kana ngũkũ ĩyo, ĩtuĩke ya gũkinyanĩra narua ihinda rĩayo rĩtarĩ ikinyu. Koguo niĩ ngona mĩrĩre ya indo ta mĩmera, ĩrĩa yumanaga na mĩgũnda, kana indo iria tũkũragia mĩciĩ-inĩ, nĩcio cikoragwo na umithio ũrĩa mũnene makĩria, na igakorwo inoguni thĩiniĩ wa mĩrĩ itũ.